Ngwĩciria ĩno nĩ njohi ya mũratina na ĩhũthĩkaga magongona-inĩ mwanya mwanya no ũkorwo kũrĩ na ũthonĩ na ũthonĩ ũcio ũkorwo andũ nĩ marathĩ na magatwara. Ningĩ nĩ ũhũthĩkaga handũ hena ĩgongona rĩngĩ tuge nĩ ĩgongona rĩa mũthuri nĩ gũkoragwo na ũhoro wa kũhũthĩra njohi. Koguo nĩ tũhũthagĩra ũhoro wa gwĩkĩra njohi thĩiniĩ wa mĩtũngi. Ningĩ nĩ tũhũthagĩra ũhoro -inĩ wa magongona gwĩkĩra cũrũ, tuge nĩ mwana tũrathĩ kuona, twĩkĩraga cũrũ na tũgatwara kũrĩa kwa mwana ũrĩa tũrathĩ kuona.

Ũyũ nĩ mũgũnda mũhande nyeni na spinach na nĩkũroneka nĩ hagereire mbaa, ũguo spinach icio nĩ ihĩte nĩ mbaa. Ũguo mũgũnda ũcio nĩ ũroneka nĩ mwega na nĩ mũnoru, no hagacoka hagakorwo nĩ hagerete mbaa, mbaa ĩgacina, ĩgacina spinach, no nyeni nĩ ĩroneka nĩ thaka, nĩ njega.

Bata ici nĩ thaka ciĩ mũciĩ, nĩ ikoragwo cihana mahũa rĩrĩa ciĩ muciĩ kwa mũndũ na nĩ irĩ security nĩ cigaga ũgitĩri mũno nĩ tondũ nĩ ikoragwo ikĩrĩ na ũhoro wa kũrangĩra mũciĩ. Andũ ageni moka nĩ ihũraga, koguo nĩ indo njega na nĩ cirĩ ũthaka wa mũthemba rĩrĩa ũcirĩithĩtie. Na nĩ ikoragwo na ũhoro wa matumbĩ na gũkorwo na kũrekia na gũtũrĩkia na ugakorwo rĩngĩ ona nĩ ũrendia njui icio ciacio, na ũgakorwo ũkĩona mbeca.

ĩno nĩ macini ĩhũthagia wĩra mũno, nĩ tondũ rĩrĩa ndĩrahe ng'ombe ciakwa mahuti, na igakorwo atĩ mahuti mau ti maingĩ ikũrĩa, koguo nĩ irĩ ũhoro wa ikoni, rĩa kũhũthĩra mahuti magakorwo ti maingĩ ng'ombe ciaku igũkorwo ikĩrĩa. Koguo nĩ kĩndũ ingĩkenera na ngenagĩra mũno hindĩ ya kũhũthĩra. Nĩ kĩndũ kĩega nĩũrathĩa mahuti maku na ũgakorwo ũgĩkorwo wĩna na mahuti maingĩ.

Nĩkwenja irima na kũhanda mũmera waku na wĩkĩre thumu wega. ũcoke wethe maĩ na cuba wĩkĩre . Wekĩra maĩ na cuba ũcoke ũtũre karima hau igũrũ thĩiniĩ wangunĩko. Nowĩinamie thĩiniĩ wa mũmera waku gĩtina-inĩ, na mũmera ũcio ũrĩgucagia maĩ ũkahora o kaharo kũringana na ũrĩa ũrathiĩ ũkĩnyuaga maĩ ũgĩbataraga maĩ. Mathira, nyingĩ ũgekĩra mangĩ na nĩnjĩra njega mũno ya gũitĩrĩria maĩ mĩmera yaku.

Ũkagũra, ũgathiĩ ũgaciĩkĩra handũ thĩiniĩ wa ikũnia, na ũgakorwo nĩ ũracirindĩte tũmaaĩ-inĩ. Ũgacihe ihinda rĩigana ta wiki ĩmwe, ũkĩroraga. Wona nĩ irutĩte, ngũha nĩ ciambĩrĩria kũruta, ũgathiĩ ũgaciita handũ thĩ nĩgetha ihote kũhihia rĩera wega, icoke nĩgetha imere. Ciamera, rĩu ũkoya ũgathiĩ ũkahanda na ũkũhanda ĩmwe ĩmwe ũkĩigaga, ũkeigĩra thĩ thĩiniĩ wa marima kana wa mĩtaro ĩrĩa wenjete.

Nĩ kũharĩrĩa mũgunda wakwa, ngĩcoka ngĩtema mĩtaro wega ndarĩkĩa gũtema mĩtaro ngĩetha andũ tũgĩthĩ tũkĩhanda mboco ndarĩkĩa kũhanda mboco ngĩcoka ngĩcithika na kwarĩ na mbura, na mbũra yathiĩ ĩgĩthiĩ ĩkĩneneha mũno, mboco ciakwa nĩ ciathire ikĩhana ta cia thũka nĩ ũndũ wa mbura kũneneha, no nĩ ndakenete mũno tondũ nĩ ndonete nĩ ngũkorwo ndĩna kĩmera kĩingĩ,

Haha nĩharoneka hena andũ arĩmi manyitanĩte magakorwo mena kambuni ya gũkorwo magĩcokanĩrĩria mbeca ciao. Aa bado nĩharoneka hena ũhoro wagũcenjania mbeca nĩtondũ nĩharĩ na Mpesa. Nayo Mpesa nĩhũthĩkaga ũhoro wa ũcenjania wa mbeca. Kuogwo haha nĩharoneka hena ũhoro wa bengi na ĩkoretwo ĩya arĩmi, andũ makongana hamwe na magathondeka ũhoro wa bengi yao.

Haha nĩ ũhoro wa kũiga bũthi wa mahuti, nĩ haroneka nĩ mahuti momithĩtio magacoka magacokanĩrĩrio handũ hamwe, na magakorwo maigĩtwo nĩundũ wa rĩngĩ mũthithũ wa mahiũ maku, na nĩ wega gũkorwo ũmithĩtie, na nĩ kũroneka atĩ mũndũ ũyũ nĩ ebangĩte wega, nĩ aigĩte mahuti make wega na momũ.

Mũndũ nĩ ahotaga kwĩbanga, agakorwo akĩiga mahuti make na nĩgetha marĩa mangĩ mathiage na mbere gũkũra. Nĩ tuge nĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna bũthi mũnene, wa gũgakorwo kwĩna mbura na mahuti nĩ maingĩ, mũndũ nĩ agĩthiaga ũka ũkaruta mahuti mau mũgũnda, ũgathiĩ ũkamathĩa, ũkamaiga wega, na wa maiga wega thĩiniĩ wa maratathi maku na ũkamoha wega, kwogwo nĩ makoragwo mena bũthi, na gũgakorwo atĩ no matũme maikare ihinda inene mũno mũno mũno ũmohete ũgwo na makorwo atĩ nĩ makaheo hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo gũtarĩ na mahuti thĩiniĩ wa mĩgũnda.

Nĩkũmenya atĩ nĩwekĩra arama thĩiniĩ wa ng'ondu ciaku kana mbũri ciaku na ũgakorwo nĩ ũcihete, nĩ mbridi, ũkamenya nĩ mbridi ĩrĩkũ na ũgaciakĩire ciakĩirwo wega naigakorwo nĩ mbũri cia, ici ironeka nĩ mbũri cia iria. Kuogwo nĩtũĩkaga ũgwo ũhoro-inĩ wa gũcimaka na gũcimenya na then ũgakorwo atĩ nĩ mbridi, nĩũramenya nĩ mbridi.

Mũrĩmi ũyũ arĩmĩte aacoka akareka mbebe ciake ikũrĩre thĩiniĩ wa mũgũnda. Nanĩharoneka hena kanyamũ getagwo nũgũ, yũkĩte nĩyo ĩrarĩa mbembe na ĩroneka ĩkĩhamba thĩiniĩ wa ibebe na ĩgakorwo ĩgĩkinyĩra mbembe ĩgakorwo ĩkĩrĩa.

Haha nĩ andũ merutanĩirie mũno mũno, gũthandũra mbembe, na nĩgetha maciũmithie, nĩmaroneka maracĩthandũra, na magakorwo nĩ macĩgayanĩtie nĩ kũrĩ mbembe ici tuĩtaga cia gathirikari na nĩmaroneka nĩmacigaĩte rĩu icio nĩcio rĩu marathandũra marĩ othe hamwe na twana twao, na nĩgetha macianĩke ciũme.

No wũige thĩiniĩ wa fridge yaku, na kĩndũ kĩu no gĩgũikarĩre ihinda inene na ũgakorwo nĩ ũciigĩte handũ hatheru, kana no wĩige handũ hahehu wega na hakorwo nĩ handũ hatheru, na waciiga haũ no ciikare.

Nĩ irio cia naihenya na irio ũngĩhota kũrĩma na nĩ cia ihinda inini, na ningĩ nĩ ithondekaga mbiacara, wĩĩgi wa mbiacara, mbiacara ya naihenya thũtha wa mĩeri ĩtatũ ũgakorwo wĩna mbeca mũhũko, na ningĩ nĩ irio njega atĩ nĩ gũkorwo ungĩ ikara ũtakũhũthĩra mbeca nyingĩ, rĩrĩa ũrahũthĩra indo ici tondũ ũraruta mũgunda gwaku.

Tũthiaga tũkathondeka handũ harĩa ũrenda kũhanda karati ciaku. Kwoguo, ũgathiĩ ugacokanĩrĩria tĩĩri mũingĩ, nĩ tondũ, na ũgatheca hũma nyingĩ, handũ hau hahagorwo he hahũthu, harĩa ũraita mbegũ ciaku cia karati. Ũkaharĩrĩria wega na ũgakorwo nĩ wĩkĩrĩte thumu, mbegũ icio ciaku ũgacoka ũgaciita wega. Ũgacoka ũgakorwo nĩ ũraitĩrĩria maaĩ wega. Kwoguo waitĩrĩria rĩu karati ĩyo yaku no gũkũra ĩgũkũra, na ĩkũre naihenya na ĩkũre ĩ ndungu.

Ũrabatara macini ya gũthiĩ na nĩũrabatara maĩ nĩgetha rĩrĩa wekĩra macini ĩo yaku, ũgacoka ũgakorwo ũkĩhũthĩra maĩ ũgakorwo ũgĩthambia indo ciaku, itĩ ciaku wega igakorwo igĩtuĩka ciagũthera na igakorwo ikiũma wega.

nĩ nyendete mũno wĩra wa ũgitĩri thĩ-inĩ wa mũciĩ waku, na no mũhaka ũkamenya atĩ kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere, nĩ tondũ ĩngĩigua kwĩna mũndũ kana kĩndũ no mũhaka ĩrĩtũma ũgĩe na ũhoro wa kũigua kana kũmenya he kĩndũ kĩrathiĩ na mbere thĩ-inĩ wa area yaku.

Haha nĩ riko-inĩ na haroneka atĩ nĩ irio iraharĩrĩrio, irio mĩthemba mĩingĩ nĩcio iraharĩrĩrio. Koguo nĩ irio ithondeketwo na hagacoka hagakorwo atĩ cigĩrĩirwo hau ci cia mĩthemba mĩingĩ, mĩthemba mĩthemba, ititukanĩtio, cigĩtwo mwanya mwanya.

Haha nĩ ngombe ciĩ kĩara-inĩ cirarogota gĩko kĩrĩa gĩtetwo kou, gĩ kĩega kana gĩ kĩoru, ni tondũ ciumĩte ikoneka ithiĩte handũ kĩara-inĩ handũ hatetwo takataka, rĩu ciĩ kou takataka-inĩ icio nĩ gwetha iretha gĩa kũrĩa, na nĩ irathiĩ igĩethaga gĩa kũrĩa kũu thĩ-inĩ wa takataka.

Nĩũngania wa magoti thĩiniĩ wa Nairobi, thĩiniĩ wa Nairobi na area ĩo ya Nairobi na rĩria ndona ũũ nĩmenyaga atĩ nĩmawobici ma magoti.